Hĩndĩ ĩno ũrabanga kũhanda kĩndũ mũgũnda-inĩ waku, nĩ ũbataire kũrora maũndũ matiganĩte. Na maũndũ maya rĩ, nĩ ta hihi nĩkĩ kĩrahandĩtwo mbere mũgũnda-inĩ ũcio? Tondũ, mĩmera ĩmwe rĩ, yagethwo rĩ, no ĩtigaga mĩrimũ, kana tũtambi. Na hĩndĩ ĩno wahanda mũmera waku mwerũ no ĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno, na tũtambi tũtũ. Na hĩndĩ ĩno ũrabanga kũhanda kĩndũ, no ũbataire kũrora mũthemba wa tĩri. Hihi tĩri ũyũ nĩ mũnoru? Kĩndũ gĩkĩ no gĩkũre tĩri-inĩ ũyũ? Na nĩguo ũmenye ũhoro ũyũ, no woye tĩri, ũgathimĩrwo kambuni-inĩ ya thirikari ya KEFRI.

Tũtambi, mũno mũno tũkoragwo nyeninĩ, na nyeni ici nĩta mũthemba ũyũ wa thukũma, thibinaci, kana mabakĩ. Na tũtambi no tũgirĩrĩrio na kũhaka ndawa, na ndawa ici no cikoragwo ndukainĩ ici cia ũrĩmi, kana angĩkorwo wĩ kuũ mũciĩ, no ũtukanie mũbangi na maĩ na ũcitĩrĩrie. Na hĩndĩ ĩno wahaka mũbangi ũyũ kana ndawa ĩno rĩ, ndũbataire kũrĩa nyeni ici nginya ciumia kuma ithatũ, nĩguo ĩno ndawa ndĩgagũthũkĩre.

Mbembe, nĩcikũraga kũndũ kũingĩ bũrũriinĩ, na mbembe rĩ, nĩyendaga ĩkarorwo kuma o hĩndĩ ĩno ĩ nini nginya ĩgatuĩka nĩ ya kũgethwo. Na mbembe rĩ, yendaga ĩkarĩmĩrwo, ĩgekĩrwo thumu, ĩgekĩrwo bataraitha, na ĩkarutĩrwo nginya ria. Na mbembe rĩ, ĩkũraga kuma mĩeri ĩtatũ nginya ĩtandatũ. Na mbembe ĩrĩagwo ĩ mĩthemba mĩingĩ, nĩ ĩrĩagwo ĩ njĩthi, ĩgacinwo, nĩyo ĩtagwo ngara, kana ĩ njĩthĩ ĩgacamũkio nĩyo ĩtagwo mũtungo. Na mbembe rĩ hindĩ ĩno ya yakũra rĩ, nĩyũmithagio riuainĩ, ĩgatwarwo gĩthĩi ĩgathĩo, ĩgatuĩka mũtu wa ngima.